Ore entoki nayiolo embae nabo nayiolo tiatua agricuture naa aisidai naleng enasiai naitiship nanu amu keback bone tiatua community ang . Ore tiatua community tenakata iltunganak pokin naa atua agriculture etii, ina naitiship nanu nemeyieu resources kumok ,kitake si less time amu meyieu nitii kila saa ine.

Ore entoki nadolita nagira aasa tiatua enapisha naa irmosor loonkukuni ninche itayioki niaku kajo harvesting ormosor ninye etaasaki niaku kajo kegirae aapare apik ewueji nebo enaa kegirae apik pemiri ashu peyieri.

Kadolita tena picha ee nadamu ajo ore ee ore oltungani oota nkishu, kidimayu ake neeta siinye , negira aturisho tewuei nebo . Amu eeaku ore enkata nainosita nkishu enchoto nabo neturito enkae shoto . Ore peepuku endaa tolchamba , netum inkishu endaa , niaku ina adamu naleng.

Wore ena siai temurua ang', nemenyorri oleng' kake wore kuldo oonyor duo oosita amu kuti oleng' naa kepiki ake keuni ake wore peaku duo etupukuo endaa etipikaki enkare aitobiraki neoshi olchani, wore pee ebaya inakata netaa taata eponunui aitau basi nepiki ilakut ainiki ilakut shumata. Pee mibukori nemenya imotonyik. Nejia oshi ikunari ena siai temurua ang'.

Ore enkabila nanyor okuna mali naa irmatunda loji oakados ,ore enkabila nanyor naa hash , amuore kulo loji hash entoki nanyorie naa kisurvive tewueji nemetii enkare sapuk tewueji netii enkolong ,kidimayu ake pisurvive naa ore entoki nanyor meya nkolongi kumok pepuku ,naa ore enkae toki sidai keeta market , ore market enye elelek itum , nelelek si irkeik looshi naleng , neeta si eropiyia naleng ,ore bei enye etii shumata irkulie.

Ore entoki naitiship tena siai naa kanyor amu teknolojia ng'ejuk nayewuo naitumiai drips aapikie enkare atua ilchambai lang', nayiolo ajo kesidai amu keicreato more employment for our youths metaa ore kulo tung'anak oas plumbing netum esiai elelek naa kitobira amu inyaaka sii apung'uza oloshi mzigo oiroshi enake esiai nairoshi napiki enkare atua ilchambai torkembe. Neeku kajo ake ketaa sidai naleng' amu kitum professionals emoki iltung'anak aisoma nitum siinje iltung'anak le agriculture less expense nemitoki sii enkare aimin naleng' amu ore enkare naitumiai tiatua kuna drip naa ke specific direct to the root of the plant. Neeku kelelek ejing' ine wueji ake duo abori entanata ee e mmea natuunoki te ntanata o nna driipi.

Ore enikoni petumi enabae natii enapisha naa, kayiolo njere ajo tolchambai epoi ayau, ore pintau tolchambai ah lotuunieki, ah kulo matunda enake vegetables irnyanya, naa keyauni osokoni. Ore peoni osokoni, nilo aing'oru iltung'anak loomir, tenetii. Na production taata nkae ina e plastics. Ore pitum nitumoki taata ai package, naa nakata itumoki atimira aitobiraki.

Ore ewueji nekwenyi oltungani anaake ewueji neiko oltungani petum aisuma ena siai naa: Ketii loopuo sukuul aas certificate e agriculture tenidipa form four Netii irkulikae oopuo direct field aatua olchamba ewueji negirae aasie ena siai niton aboitare iltungana oasita ina siai naa ekitodoli enikoni tenepiko seed bed ashu seedlings Niyiolou polepole nidim eisuma through experience to lchamba direct anaa ilo sukuul aisuma tukul kama course.

ore oltung'ani oinyang'u lolan tenkop nalakua naa keyiu ake neyiolou inchere ajo ore enkop nainyang'unye lolan nebaiki nelakua oleng, ebaiki naa mpaka neitumiyae enteke aunye anake aah emeli tiatua orbahari, iyiolo ajo ata tenekwet enteke anaki tenekwet emeli tiatua enkare nelakua sii ewueji eeh eeh ewueji elototo enye, amu emelakua naa ewueji neing'ua ntokiting neeku keya ake muda naa keyieuni sii ore peebao atua enkop enakop naa nagira ayau duo taata ele osho lang, neesi entoki naji ukaguzi ore peesi ukaguzi aing'uraa ajo amaa kuna tokiting nayawuaki ke sahihi anaa meesidan tiatua ele osho lang, neeku keyieu ake neyioluo ajo eidimayu ninye nelakua enkop neng'or ake epuonunui tena ai kagua kuna tokiting ai hakikisha ajo nyoo kesidan tiatua olosho peemelotu ayau madhara atua olosho.

Ore entoki nagira aasa tiatua ena pisha naa kadolita ajo, ketiiki osokoni, ketii oltung'ani ogira agelu aa, kitunguu nalaa nalayerr tiang' entasat netii olamirani lekitunguu ogira aipima metaa ekipimi kuna kitunguuni, irragieki teine kedumu oltung'ani aa nabaa naayeu nepik ena karai basi ore peepik neng'amu elde likae nipimaki nepikaki eneti peetumoki aawa olamirani omirita teine weji.

Wore esidano e visa naa kiidim aitumiyiai ake aa terewata ooropiyiani toonkuapi pookin. Meeta ewoji neany visa engamu. Wore visa tenilo ai kop naa kengamu ake ninye iropiya elaata enake woji ooropiyiani. Iindim aterewie tol.

Wore oltungani otagorokine enkinyianga natalanga iyiok naa kaidim ake naai airorie akiti. Najoki ajo tenidimayu naai paa wore bei nikikira aikosaniyia naa kaliki ajo wore bei nayaunyie intokitin niana naakira amiraki naa kina bei tenayiou sinanu natum enkiti faida nemeeta enkae toki sapuk nakira apon. Peeyiolou ake ajo magorito namaarita sii. Naliki sii ajo kitii enkop pee kireto, neeku peemikigorokino kipuo ake tenchipae, wore pee midimayu, nikipal ake tesidai. Wore enaidimai, nikias tesidai.

Ore eninko piintobirr ena naa ke lazima petii enkima, niata emoti, niata enkare, niata enkurma. Asi ore piitum pookin, nipik emoti enkima, niinok enkima ninteleiki emoti, nipik enkare ore piitokitok nibukoki, ore piitokitok enaduo are nitipika atwa ena moti, nipik enkurma. Nikurt ayierr, nishorr. Ore piindip atoshora nidotu. Ore piindip, adolita ajo ketii mboga netii sii enkiti kirng'o nabo metaa keyieuni ake niata pookin piitumoki ateyiera tenebo

Ore embae sapuk tiatua agriculture o food naa kayieu ake neyiolou kila mtu ajo ninye back borne . Ore agriculture naa back borne e community ang. Metaa eyiuni ake pekipractise agriculture te sapuko . Ore agriculture naa enturore , aa kiata cattle rearing naa ninye kijo yiook eramatare oonkishu , ontare , okukun pookin ,niaku ore eramatare enye naleng naa kenap olosho oleng, keyieuni ake tiatua olosho amu ninche naitayu enkurma , ore meetae nena , nemikiata enkurma . Niaku lasima peekimbung aitobiraki, lasima pe kinvest kipik iropiyiani aang pooki atua , atua ine wuei. Na iyiolo ajo ore irmaase kumok na keyiolo ajo ore embenki nabaya naa nkishu . Ore ewuei netii nkishu nemeeta ae toki nalayuni eniata enkuo, enkteng, enkashe amu ninche nikimbung nikisaru enkata enyamali . Niaku ore iyata ninok nemikinya enyamali naa nche sii itumie aretie irkulie ,mindim atareto olikae miata iyie. naa kenkurma eret , amu kinap olosho pookin , metii tenakata ewuei nilo enkoteli nilayu enkiringo , metii enkoteli nilo ninepu ajo keyieuni ake neetae inkiri te kila ewuei neetae . Etiu ake enaa ena kilimo orpaek , kenyae siniche enkurma kila siku. Keyieuni ake ore tiatua kuna plans nekingira aun kuna tokitin nekiunito tolchambai , netii nkulie naa irkiek, eitobir olchani naa keyieuni naake nekizingatia , nekipir a engolon ang atua ine wueji amu inakata naa melayuni enkurma . Aa ore ake egira nkera abulu , neyieu ake nekisuma aitodolu ajo ena oitoi esidai amu inakata enyoru mitoki pooki ngae .

Ore eng'eno nayieuni pitumoki ataasa enasiai neyieuni ake niata eng'eno e financial ah kwansa finance. Niyieu niyiolou ajo kakwa ropiyiani eyeuni pitumoki ataasa esiai nijo ena. Neeku iyieu ake itoosho budget ajo ore peuni empeku na kuna ropiyiani. Ore olchamba, na kuna ropiyiani. Ore si enkare na kuna ropiyiani. Ore iltung'anak loos esiai na kuna ropiyiani. Neeku ina piyieu kwansa nias ning'asa aata eng'eno e finance. Ore pitumoki taata ataa iyata ina, nitumoki taata aitoki aata eng'eno e agriculture. Ajo, amaa enatoki ki survive tene nayu naun. Amaa enatoki kelapaitin aja eya pitauni. Neeku eyieuni niyiolou ajo ore enadaa niunito kelapaitin aja eya, kenkata nabaa eya, kerkeek obaa eyieu. Idipa si atoosho budget oropiyiani. Ore enkae niu niyiolou niyiolou ajo ore labour naya ke kiasi gani olchamba iyieu nitur, ke labour oltung'anak aja keyieu. Amu nakata naa etum esiai ashomo tesidai. Ore ene musho naa kai ikoni kai itumie market nilo amirie.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa kadamu afya. Ore kuna tokiting naauno tenewueji naa ke afya tupu. Tenilo ake duo naa afya idol oltung'ani. Naa ore enkae toki nadol naa matunzo. Adol ajo ore ele tung'ani kegira ai zingatia esiai enye naleng aitobiraki, kenyikakita, melamita. Neyieuni iltung'anak lijo kulo inakata peetumoki enkop aendelea. Naa ntokiting nijo kuna eyieuni neesi

Wore apa niana amba apa naa iniakata ekorona naa kajo ekira apa aisaidia oleng'. Kekira apa aaret iltunganak amu ketii apa iltunganak lemeyiolo ajo kainyoo inia. Ekira apa iltunganak airut ajo kainyoo inia natijinga enkop. Neeku kekira apake aisaidia amu , ekirae naapa aitengen iltunganak peetumoki aatayiolo ajo kainyoo nakira aasa. Naa kai kinko pee mear iyiok enatoki nakira aasa.

Wore eniko ilbiasharani naa kengasa kwanza ayiolou ajo kai etumie intokitin te bei sidai. Enakiti bei natii abori iniakata alangu opponents lenye. Enaake elde okira aas biashara tenebo. Amu iyiolo ajo emekumok naa iltunganak, neeku lasima pee iyiolou ajo kamaa tenalo ayau intokitin tewoji neje, katum te bei sidai alangu eleleduka lotii enkalo nanu, wore piiyiolou neleleku, amu inakata ilotu amirr intokitin tebei natii abori peno subsidized. Yani bei natii abori peno orkulie, nelelek naa itum orkastomani naleng amu kenyor naa iltunganak ewoji nedungi enkiti toki.

Ore entipata na pias ena siai naa kajo ake enkirukoto ajo iindim ataaasa ina embae naleng' etipat piitumoki ataasa ena bae amuu eyeuni oltung'ani oota enkirukoto ajo kiiidim teniindip atipika elukunya ino ajo iindim ataasa ena siai ena atua oltau lino neleleku kake ore oltung'ani litu epik enduata eney atua entoki negol ake, neeku ajo nanu ore entipat naleng' naa aa, enkirukoto naleng' .

Wore enkolong' nataasa ena siai naa wore sababu naikuna paas, naa kajo ake ibidi apa pee kias amu keyawaki naa iyiok ministry pee kitumoki ashomoita aataas ena siai. Neeku eyieuni apa iltunganak ooretoki ministry aas data collection naa iniapa pee kitaasa, amu eyieuni naa data ooltunganak. Naa inia naas pee kias.

Ore ntokitin pookin nadolita tene naa, ilmatunda ooh vegetables, ore vegetables naa mboga mboga kuna ntokitin kama ore nabo natoduaa tene naa ormaashungwai, adolita irmaembe, kadolita ormaperai, kadolita orvakado, kadolita kitunguu, ornyanyai, nanasu kadolita cabbage kadolita hoho kadolita karot, eeh kadolita ake watermelon kadolita aa < pumpkin, kejo oshi irmaasaai oloikungu, kadolita spinach aa mpuka taa, etii skuma wiki aa kadolita ilmatunda looji peas, netii ormapera, netii passion netii strawberry, netii kukumanga netii kiukamba, ongulie ake kumok.

Ore eneiko piibelekenya ena bae toonkolong'i naa keji ore apa 8-4-4 system te education naa keyaita opa enkata naado naleng. Neeku kidolita ajo keetu ake aibelekenya enaa enkata, nelo enaa enegira inkera apwonu. Ore ene kwanza naa ore te CBC menyanyukie enoopa 8-4-4 amu ore CBC naa practicals nkumok. Kemoku enkerai aas entoki physically. Ore naaji oltung'ani oreu ingarrin nekinchori terewa engarri mai kijokini nji oshi ikuni tenerewi engarri. Ore enaa oltung'ani oitobirr engarri nekinchori piintobiri engarri maikijokini inji oshi itobiri engarri amu ina makosa opa naata 8-4-4, kilikini enikuni eneesi ntokiting kake mias. Ore te CBC entoki nalotu aibadilisha ashu naibelekeny tele osho lang naa kayiolo ajo kembae sidai amu kemoku ayiolou enkerai enikuni teneesi entoki maakeyiolou atoliki oltung'ani enikuni tenesi kake eyiolou siininye ataasa

Wore embaye naitiship tena siai nayiolo ajo, aa wore food fiti naa, kaa kejo peetumokini ainoto enkurma ebei sidai te kila tungani. Metaa etum kila tungani enkurma sidai. Neeku kaitiship oleng' amu kaisidai oleng'. Ata eloshi tungani lemeeta enkidimata naaleng, netum ake sinye enkurma naifaa tiatua osesen. Kelioi ajo kipungua naleng level ooltunganak loomoyu. Emoyian tiatua olosho, neeku kaisidai amu wore ewoi nemetii emoyian nemeetai ai shida naa keshipa iltunganak. Neeku inia naitiship te pookin.

Ore entoki najing'u atwa indamunot ainei naa tenadol ena siai nadol ajo kemutiani eesitae, neeku kadamu ake siinanu ajo eeta opa enkata naas mtihani nayiolo ajo melelek keyieu oltung'ani oijitolea ake lotii serious loyiolo entoki naasita. Neyieu sii netu i panic enkerai metaa ore iyasita mtihani nadamu ajo eeta opa intokiting nekifunzae te darasa neeta nkulie opa nisom openy napwonu tiatwa mtihani ina toki adamu oleng